Teniyeu ning'uraa empolea piipik olchamba, ning'uraa duo enebaya olchamba tenaa eeka nabo oltoo obo anake nusu enguniya, ing'uraa naa sii kanyioo itipika olchamba tenaa ilpaek basi nipik enusu olguniya, enaa ekai are nipik olguniya oiputa. Tenaa empoosho siii nipik sii enusu olguniya kake enaa lyenya nipik olguniya musima amu iyiolo naa inana eyetu inana empolea naleng', mintanyanyuke sii ilpayek ompoosho.

Basi teniyou taata nintobirr Kuna, elelek naleng'. Meata ninye Kuna esiai amu keoku naa asioki basi nidung'dung' taa adung' taa aitayu Kuna abobok e boo, nelo piindip, nindan, iyiolo pindan, nintayu Kuna tokitin e atua Kuna tukitin natii atua taa intayu. Ore pee indipa aitayu nidung'dung' taa nipik duo atua emoti, nipik ena moti enkare ninteleki enkima. Tanaa imukateni taa ingira ayierie ninteleki enkima ore pee eoku taa aoku duo peaku ana enoshi naiko naaku laini naleng' nintayu nipiki taa duo enkare , tanaa imukateni duo ingira ayier nipik enkare nikantiki taa pookin, teningira duo aikaanga nipik duo kitunguu esidai niyier enkitunguu, ore lelo neoku, nipik pee eitanana nindip ore pee eoku neitanana nibukoki taata Kuna tokitin aa ilmalenken, duo litudung'dung'o basi, ningua taa meteyierai kake nincho taa neoku naleng' amu ore pee eoku naleng',nedanadana. Basi ningua ake duo pee engas aoku , basi ore taa tata peoku nintayu taa taata nipik eniinyi subu basi neina naa

Basi teniyeu taa nintobirr lmuogoni nimen taa amu idee nena bobo, ore piindip niida ore piinda nintau naa nenia keanita amu eeta nkeeenta. Ore piindip nidung'dung' taata nkunii nkunii nidung'dung' basi nidumu taa enkitunguu ino nidung' nipik, nipik duo iniyeu nipik ena pilipili nipik inena nibukoki taata ning'uaa meteyarrai nipik esubu eniyeu, aiya eniyeu sii nintobirie piinosie shai naake piinosie shai te nkakenya basi teniindio atudung'o ,nindany ,ore piindany nintau kuna keenta natii atua basi ore tenakata nidany nimidanya sii duo nkunii nkunii, idanya ake duo size eniyeu duo ninya te nkakenya ino piinapa basi nipik taata atu nkare nintoku, eneoku nipiki nchumbi peakikisha enemeeta nkata neeta nkiti shumpi, basii teniindip, niinsim sii ashomo duo aas duo extra niindim sii enindipa duo ateyara aichemsha duo nidumu nipik elata nkima nintaanyu elata metaa meitokitoka duo ena ilata, nipik taata nena aifuraii kulo muogoni baas niindip ainosa neja indipa aifuraii nipik sii enkiti kashumbari, ake enimiyeu neja niinchemusha ake duo niinosie shai baasi anaake duo inakaanga.

Teniyeu ninyang'u taa kulo karash le mitumba ningoru naa inchilingini amu eyeu taa mpisai, miidnim taa amu mieta mpisaii, basi iyolo taa sana sana yook irmaasai amu mikieta siaritin, nikipuku ake nikidumu nenia nkineji nikipo aamirr kuna kineji, enikiindip doi aatimir kuna kineji nitum taa kuna kunini inchilingini onaake empesai, nilo esokoni amu kietaa taa osokoni too kuna ojitin aaang',neponu sii ltungana amu kieta duo kulo tungana laa nkabilani aaponu ale sokoni aamirr duo kulo murrukani, nikipo taa aapo nikiinyang'u kuna tokitin olmurruka basi nikipo taa iyolo paaaku nikinchagua niyeu basi nilo taa taata aikoja alo aeki inkerra naake.